Ahũri a biacara nĩ maratuga kana nĩ marahe agũri ao motungata marĩa mabataire. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athirĩrwo nĩ ngaci auga atĩ, ahũrĩra mwendia thimũ, nake mwendia amwĩra nĩ ekũmũrehera nginya mũciĩ, ũcio nĩguo ũtungata ũrĩa agũri aingĩ mendaga. We ndarenda gũtinda atĩ akiuma nyũmba oke agĩre hau nduka-inĩ yaku, nĩ we ũmũrehere nake agakũrĩha mbeca na ũgakua mũtũngi ũcio ungĩ ũrĩa ũrathirĩte ngaci. Kwoguo haha nĩ haronania atĩ supermarket ĩno ya tai ĩna motungata macio ma burĩ magũtwara ngaci o mũciĩ o mũciĩ, na ũndũ ũcio nĩ mwega mũno na andũ nĩ mawendete, tondũ andũ aingĩ mũno nĩ makoragwo mathaĩte ningĩ monaga ũcio tarĩ wĩra wao, nĩ ta arĩ o marabatara mbia. Kwoguo nĩ mamĩrehe nĩgetha macoke makue ĩrĩa ĩthirĩte. Ningĩ haha nĩ ndĩrona ngaci ĩyo ĩkũrĩhĩtio ngiri na fifty, ũguo nĩ kuonania atĩ gwa kahinda gaka ona maisha makorwo me igũrũ, ngaci ndĩambatĩrĩte mũno. Tondũ hau nĩho ĩkoragwo kana hau nĩho ĩthakagĩra maita marĩa maingĩ. O mwaka o mwaka nĩ ũrakoraga atĩ ngaci nĩ ĩngĩrambatire nginya ngiri na magana matano. No thaa ici nĩ ĩcokete thĩ na hau nĩho nĩho ĩrathakĩra. Na hau ndĩngĩcenjia, hau nĩ kuga maisha me...

Ũkuona kũndũ ta gũkũ kwĩna andũ aingĩ ũũ, na kwĩna mabiacara maingĩ nĩ kuonania gũkũ nĩ kũndũ kũhana kana nĩ taũni tondũ taũni nĩkuo gũkoragwo na maũndũ ta maya. Nĩkuo ũkoraga andũ kana nĩkuo ũkoraga mĩrũrũngano ya andũ, andũ marathiĩ mĩhango angĩ nĩ kũinĩka marainũka angĩ nĩ mawĩra marathiĩ, angĩ no kũng'ethia mang'ethetie kũu. Ningĩ ũgakora atĩ rĩrĩa kwĩna ũingĩ wa andũ biacara nacio cikoragwo ciĩ nyingĩ. Kwoguo nĩ ũkoraga atĩ handũ hau hahana ũguo kana handũ hau hena maũndũ mau mothe nĩ harakũra. Ningĩ nĩ ndĩrakĩona gũkũ kwĩna andũ marathiĩ tondũ nĩ ndĩrakĩona haha hena mũndũ ũhana mũhĩndĩ. Ũguo nĩ kuonania atĩ bũrũri ũyũ witũ nĩ kwĩna thayũ andũ a kuuma na nja wa bũrũri no moke na mahingũre mbiacara ciao na manjie gũikara gũkũ. Na angĩkorwo o mena mbia cia kũhingũra biacara, moke mahingũre biacara ciao nĩmegũtwandĩkĩra andũ aya a gũkũ gwitũ. Kwoguo hagakorwo hena mĩeke ya andũ a gũkũ bũrũri-inĩ witũ kuona mawĩra. Ningĩ nĩ ndĩrakĩona haha hena thigari cia kanjũ, na kwoguo wona ũguo nĩ ũkamenya atĩ thirikari nĩ ĩrarogota igooti rĩayo ũrĩa gũbatiĩ. Tondũ andũ aya a kanjũ nĩo magĩthiaga kũu mabiacara-inĩ mau makametia magooti, makarora andũ arĩa matagatĩte marũa makũrĩha igooti, andũ arĩa matarĩ na marũa marĩa mabatarainie nĩgetha mahingũre biacara icio mahingũrĩte. Kwoguo kanjũ nĩyo ĩgacĩrithagia igoti.

Ũkui wa matatũ nĩ wandĩkĩte andũ aingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ ũhĩmbĩirio mũno na ũkendeka tondũ matatũ ici nĩcio citũrutaga mĩciĩ itu igatũtwara kũrĩa tũrarutĩra mawĩra. Ningĩ mathaa mau mangĩ thutha wa wĩra igatũinũkia. Na kwoguo matatũ nĩ ikoragwo ikumĩtio mũno gũkũ bũrũri-in. Na nĩ ikĩrutaga wĩra mwega tondũ nĩ ũgũkora matereba mena ũigĩrĩrĩki makamũruta kũrĩa maramũruta makĩmũtwara handũ hau hangĩ. Makamũtwarithia wega kahora matekũiga mĩtũũrĩre yangu hatĩka-inĩ tondũ nĩ ũkoraga amwe nĩ marathiĩ na thibindi cia igũrũ mũno, nĩ maraaria ũũru. Andũ a matatũ nĩ moĩkaine na mĩtugo ĩmwe ta ya kwaria ũũru na gũtunya andũ mbeca na thimũ. No makĩria mũno nĩ ũkoraga atĩ andũ amwe matihana ũguo. Ningĩ wĩra ũyũ wa matatũ nĩ ũkĩandĩkĩte anake aingĩ mũno wĩra tondũ ũngĩthiĩ kũrĩa Nairobi nĩ ũkoraga mahĩmbĩirie ngari ciao mũno. Okorwo nĩ mbathi, ũrakora mbathi ĩyo ĩhakĩtwo marangi maingĩ, ĩna matawa maingĩ, ĩna rwĩmbo rũrakũruta matũ, kana ũkaigua rwĩmbo rũragũtha nginya ngoro ĩinainage. Na matatũ icio niĩ ndiendete kũingĩra tondũ ũkiuma hau ndũkoragwo nginya ũkĩigua kĩndũ na ũkoragwo ũkĩrĩo nĩ mũtwe. Matatũ ici nĩ ciandĩkĩte anake aingĩ wĩra na nĩ wega ũguo na nĩ.

Mbembe nĩ irĩ raithi mũno. Na mbembe, andũ arĩa ona mathondekaga mbeca tũngiuga nĩ nyingĩ kumana na mbembe. Nĩ andũ arĩa marĩmaga mbembe nyingĩ mũno makĩria. Mbembe, kuma ĩka inya, gũthiĩ na rũgongo. Kana kuuma ĩka ithano gũthiĩ ĩĩka icio ingĩ cia makiri. Tondũ mbembe ndĩ, ndĩgũragwo wega gũkũ Kenya. Gĩtũmi gĩkoragwo nĩ atĩ, kwĩna mbembe ingĩ iraingĩra kuuma Uganda, kwĩna mbembe ingĩ ĩrarehwo kuuma Tanzania. Na mamburũka mau nĩmo matũmaga thoko ya mbembe ĩkorwo ĩhanĩte ta ĩharaganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Mamburũka mau nĩmo matũmaga mbembe ya gũkũ Kenya, ĩkorwo ĩna raithi, ĩkorwo ĩtegũthondeka mbeca ũrĩa ĩbatiĩ. Na ningĩ nĩ wĩiguaga nginya ona thirikari nĩ ĩrehaga mbembe kuuma nja wa bũrũri. Na koguo ũgakora atĩ mbembe irĩa ci gũkũ cithũkagĩra nginya mathitoo. Koguo mbembe gũkũ cigakorwo cirendio mbei njũru mũno. Na arĩmi matiragĩa kĩheo, kana matarigĩa kĩheo, na kĩheo kĩa ũrĩmi gĩkoragwo arĩ mbeca. Matirona kĩheeo kĩu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na kũguo ũgakora atĩ thoko ĩyo nĩ ĩthũkĩte mũno. Mbembe nĩ ciendagio mbembe nyũmũ, nĩ ciendagio mbembe njũa. Mbembe njũa nĩyo ĩgĩkoragwo ĩna mbeca nyingĩ mũno gũkũ thoko-inĩ tondũ, ĩkĩendagio ĩ ya kũhĩhio. Wahĩhia mbembe ĩmwe nĩ ũkũmĩendia mbeca nyingĩ tondũ ĩtinagio kuma gĩbaũ. Kũguo watinĩrio mbembe ĩyo maita matatũ ũgakora mbembe ĩyo nĩ ĩrendio ciringi sixty.

Meri ya mĩrigo, nĩ ĩgĩkoragwo ĩĩ nene mũno makĩrĩa tondũ nĩ ĩkuaga indo. Indo ici ũrona ĩkuĩte ĩrutĩte bũrũri ũngĩ ĩgĩtwara bũrũri ũngĩ kũgerera iria. Na koguo meri ici nĩ iteithagia mũno tondũ kwĩna indo tũtangĩkuwa na ndege kana indo tũtangĩhota kũrũta, kana gũthondeka bara ya kũnyitithania ngeretha na gũkũ mabũrũri maya maitũ. Koguo tũhũthagĩra meri. Meri nĩyo ĩkuaga mĩrigo. Rĩrĩa twagũra indo kuma nja wa bũrũri indo ta ngari, indo ta irio na njĩra nene, thirikari mangĩgũra indo na nyingĩ kuma nja wa bũrũri ciũkaga na meri, na cioyagĩrwo kũrĩa gĩcukĩro kĩa meri kũrĩa Mombatha. Ningĩ nĩ ndĩrakĩona haha hena iria, Iria nĩ rĩa bata mũno, tondũ iria andũ nĩ mathiaga gwĩkenia, nĩ mathiaga na tũtarũ twao kũu magakena magathiĩ gũgĩtubĩra. Ningĩ iria nĩkuo gũkoragwo na nyamũ irĩa nyingĩ mũno, nĩguo ataaramu a nyamũ moigaga, tondũ nĩ kũrĩ thamaki mĩthemba mĩingĩ mũno ya thamaki, mĩthemba mĩingĩ mũno ya ciũra. Nĩ kũrĩ nyamũ nyingĩ mũno nginya imwe citoĩkaine kũrĩa iria-inĩ. Na maria nĩkuo nĩ magĩkoragwo me ma bata tondũ nĩ makĩrehagĩra andũ mbeca ta thirikari na andũ a itũra. Kwa mũhiano kũndũ ta Mombatha nĩ monganagia mbeca mũno nĩ ũndũ wa iria rĩa ũhĩndĩ gũkorwo menarĩo.

Ũndũire witũ wa Gĩkũyũ nĩũkoragwo wĩ wa mwanya mũno, na nĩ tũubuataga na njĩra nene mũno. No kwa matukũ maya ũndũire ndũkoretwo ũkibuatwo, tondũ ciana ĩria iraciarwo thikũ-ici cirarererwo gũkũ mataũni-inĩ cio cĩũwĩ o kwaria gĩthũngũ, ikaria gĩthweri, ona matiũwĩ ũndũire wao, ona matinũaga kwa macũwe gũthiĩ kũmacerera, na kogwo ũgakora atĩ maũndũ mau nĩmarathiĩ ũguo mahukĩte, na ũndũire witũ nĩũkoragwo wĩ mwega mũno tondũ haha nĩndĩrakĩona ona nĩ ũgũrani kũragũranwo, hena mũhiki ũrathogorwo haha, kana mũtumia ũrathogorwo, na nĩ ndĩrakĩona nĩ marehete indo gũkũ, nĩmarehete kĩndũ gĩgwitwo mwatũ wa njũkĩ. Mwatũ wa njũkĩ nĩ mwega, tondũ wa kĩiga harĩa no gũka cigũka citonye na ciambie gũthiaga kũmatha na kũu mahũa-ina cigoka cĩgathondeka ũkĩ, na ũkĩ ũcio nĩwe ũrĩgethaga, na ũkĩ nĩ tũũhũthĩraga na ũndũire thĩiniĩ wa gũthondeka mũratina, tondũ mũratina nĩyo njohi itũ ya kĩmerera ithuĩ twĩ ta rũrĩrĩ rwitũ rwa Gikũyũ, mũratina nĩguo tũthiaga kũgũrana naguo, ndũngĩthiĩ kũgũrana na soda. No thikũ ici andũ nĩ maragũtra soda no s soda tũragũra nĩũndũ wa nadũ arĩa matekũnyua mũratina, tondũ tũtingĩkĩhota gũthondeka mũratina mĩtũngĩ-ĩyo yothe ya andũ kuuma magana matatũ akorwo nĩo ũretĩte. Kwoguo mũratina nĩ ũkoragwo ũhetwo gĩtĩo mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwa Gikũyũ, ona ndũrĩrĩ irĩa ingĩ nĩ ciũwĩ.

Haha hena mwana ũhũrĩtwo mbica. Nĩ mwana ũrakĩoneka nĩ mũkenu mũno, na nĩ mwana wĩĩtĩkĩrĩte atĩ ndarĩ na kũgũrũ kũmwe ena wathe. Koguo kũgũrũ gũkũ ekĩrĩtwo ti gwake nĩ kũgũrũ kwa gũthondekerwo. Koguo haha ngĩrora ũguo nĩ iringa inene mũno harĩ mwana ũyũ tondũ kũgũrũ gũkũ nĩ kũhũthagĩra mbeca nyingĩ mũno. Nĩ ũkoraga nĩ kũrakinyia nginya kuma mirioni ĩmwe na ngiri magana matano. Koguo nĩ kũgũrũ kwĩ goro mũno. Na mwana ũyũ e gwĩkĩrwo kũgũrũ gũkũ aigana ũũ, na ũmenye arathiĩ akũrĩte koguo no nginya aheo kũgũrũ kwerũ o ũrĩa arathiĩ akũrĩte. Nĩ egũkorwo ena ihinda iritũ mũno tondũ ekũ mbindwo mahũthĩre mbeca nyingĩ mũno kana mwana ũy ũ ambia gũthiĩ na mĩtĩ okorwo matikĩrĩ na mbia. No Ngai njega nĩ megũteithĩka matikanage mbia, matikananiare gũteithĩrĩria mwana ũyũ kana gũtikanage andũ a gũteithĩrĩria mwana ũyũ. Tondũ rĩrĩ nĩ igũtha inene mũno harĩ mũtũrĩre wake, harĩ aciari ake, harĩ andũ arĩa mamũkuhĩrĩirie. Na ona mwana ũyũ no athiĩ uguo, gĩkeno gĩkĩ ũrona akenete thaici tondũ ndarĩ na ũmenyo agakora nĩ gĩatũma agĩe na kĩeha kana nĩ agũrũrũka nĩ gũkorwo nĩ arehana ta ekwĩmena. Kwĩna maũndũ marĩa marekwo nĩ andũ arĩa angĩ naye ndarahota. Koguo mũtũrĩre no ũmũritũhĩre mũno no Ngai nĩ egũkĩmũteithia nĩgetha akĩhote gũtwarana naguo.

China Square nĩ nduka nene mũno, na ĩkoragwo na indo mĩthemba mĩingĩ. Nduka ĩno nĩ yendagio indo cia kũrĩa kana indo ta mĩtu, indo ta mĩcere, indo ta iria, indo icio ciothe nĩ ciendagio kũrĩa China Square. Ningĩ oho tondũ ĩkoragwo na ngoroba igĩrĩ, ngoroba ya mbere, nĩ ũthiaga ũgakora atĩ kwĩna indo nyingĩ mũno. Okorwo nĩ ta bag ũrakora mũtaranda wa bag, okorwo nĩ mũthemba ũmwe wa njeci, nĩ kuma raini ĩmwe gũthiĩ nginya raini ya mũico. Tondũ nduka ĩyo nĩ nene mũno marendia bag nyingĩ mũno. Wathiĩ mwena wa mĩgeka ya kũara nyũmba, ũgakorakwĩna mĩkeke mĩngĩ mũno yaarĩtwo, wathiĩ mwena wa ikombe. Ningĩ nĩ kũrĩ mwena wa indo cia gym, ico nacio kũu nĩ nyingĩ na nĩ indo thaka thaka, indo ciĩna kana ciagũtũra. Indo cingĩiguo citũre makĩria ma thikũ nyingĩ na ndũkerira gũcigura. Koguo nduka ĩyo nĩ ĩkoragwo na indo nyingĩ mũno na indo ngũrani, indo cionekaga gũkũ irĩa cihũthagĩrwo nginya mĩkawa ĩno mĩnene. Indo irĩa ũtarĩ wahũthĩra ũcikoraga kũu. Koguo kũu nĩ kũndũ ũngĩthi kũũrũra thikũ igĩrĩ kana ithatũ na ndũgũkorwo wĩtheranĩtie kũmenya indo irĩa ciothe ciĩ kũu. China Square ĩkoragwo harĩa hakuhĩ na thukuru wa yunivasĩtĩ wa Kenyatta. O hau waigĩrwo hau.

Undũ ũyũ nĩ ũronania ũrĩa thukuru cithiĩte na mbere, kana thirikari ũrĩa yũkĩrĩirie gĩthomo gĩa tekinoronjĩ. Tondũ nĩ ũrakĩona haha nĩ ciana cikarĩte thĩ, ciothe ciĩna thimũ yao, o mũndũ ena thimũ yake ya gũthoma. Na haha mbica-inĩ ĩno nĩ harakĩoneka thirikari o rĩngĩ nĩ ĩkururĩtie mũno tondũ ciana citingĩkorwo ciraikarĩra thimiti na nĩ ciana nyingĩ, ũyũ nĩ thukuru ũroneka wĩna ciana nyingĩ, atĩ cikarĩire thimiti cigĩthoma. Ũguo nĩ kuonania atĩ thirikari ndĩrĩ ĩragĩa na mĩbango mĩrũmu ya kũneana indo irĩa irabatarania cukuru-inĩ ũcio. Tondũ ndũngĩkorwo watwarĩra ciana tablet na ciraikara gũkũ thĩ wa tĩri, kana maraikarĩra thimiti. Ũndũ wa mbere mabatiĩ mamatwarĩre itĩ nĩgetha makĩhote gũthoma wega, tondũ thimiti ĩyo nĩ ĩhehaga, rĩngĩ nĩ kurire nĩ kũgĩire ndoro, ciana icio ũgakora no gĩko ciragĩa. Na ciana ici nĩ ciĩrutanagĩria mũno kuma mĩena ĩno gũkoragwo na mathĩna maya ma thukuru. No ningĩ nĩ magĩbatiĩ marorwo wega tondũ matirerutanĩria nĩ gũkorwo atĩ mena thĩna, nĩ ciana cionekaga nĩ njũgĩ mũno, nĩ ciana cinyitaga maũndũ narua, tondũ matirĩ na maũndũ maingĩ maramagia. Koguo thirikari nĩ ĩbatiĩ ĩrore handũ haha mũno, kĩrĩa marabatiĩ kwambĩrĩra nakĩo thĩinĩ wa thukuru. Kũngĩkorwo gũtirĩ na itĩ ona mabuku nĩ kuonania gũtirĩ na makũigana.

Ĩno nĩ thibitarĩ ya kũheana ciana, na thibitarĩ ya kũheana ciana nĩgĩkoragwo ĩnjega mũno tondũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũitũ nĩ twendete kũgĩa ciana mũno. Kahinda kehau kahĩtũkũ nĩtũrendaga mũndũ akagĩa na ciana mũno na koguo wakoraga atĩ mũgĩkũyũ atarĩ na ciana kuma ithano, ndarĩkĩtie wĩra na koguo no nginya akorwe ena ciana icio ciothe, tondũ nĩ tũrenda gũtũria rũrĩrĩ, na rũrĩrĩ rũkorwe rwĩ na hinya. Tondũ ona ũngĩrora gũkũ bũrũrinĩ nĩ ithuĩ tũkoragwa twambĩtie gũkorwo twĩ rũrĩrĩ rũrĩa rwĩna andũ aingĩ mũno. Koguo rũrĩrĩ rũitũ nĩ rũteithĩkaga mũno nĩ thibitarĩ ici cia mataneti. Ningĩ nĩ ndĩrakĩona atĩ thibitarĩ-inĩ ĩno nĩrakĩoneka ĩna macini ciothe tondũ nĩ kũrakĩoneka kwĩna mandagĩtarĩ mekuo tondũ nĩ ndĩrakĩmona mena yunifomu gũkũ. Na nĩ mandagĩtarĩ maronekana mena ũmenyo mwega wa ũhoro ũyũ wa gũciarithia kana gũteithĩrĩria atumia aitũ kũgĩa ciana. Nĩ ndĩrakĩona haha hena nginya macini, macini ĩno ĩkoragwa ĩ yagũĩkĩra mwana rĩrĩa aciarwo. Mwana angĩkorwo nĩ aciarwo atakinyĩtie kiro, kana nĩ aciarwo atakinyĩtie thikũ ciao cia gũciarwo, ekĩragwa harĩa macini-inĩ ĩrĩa nĩgetha yakĩhota kũrorwa wega nginya thikũ ciake cigakinya. Akaherwo irio hau, agekĩrwo maũndũ mothe e hau thĩinĩ na thikũ ciake ciakinya nĩguo akarutwo macininĩ ĩyo. Koguo thibitarĩ ĩyo nĩ ndĩrona nĩ mwega.